Kũhanda irio mĩgũnda-inĩ itũ nĩ ĩteithagia tũnyihie rĩera gũthũkio nĩ ngari, tondũ twahanda irio mĩgũnda-inĩ itũ hatirĩ bata wa kũgĩra irio icio kuma na nja na haha nĩ tũgũteithĩrĩria kũnyihia rĩera rĩrĩa rĩũru rĩhũthĩkaga rĩrutagwo nĩ ngari rĩrĩa rĩthũkagia rĩera. Rĩu wahanda irio mĩgũnda-inĩ yaku hatirĩ bata wa gũthiĩ ũgũre irio icio na kũu nja na cirehwo gwaku na ngari. Rĩu nĩ wateithĩrĩria rĩera tondũ irio icio cirauma mũgũnda waku hatirĩ bata wa ngari ĩrehe indo icio ciaku. Rĩu ũgathondeka rĩera.

Mogarũrũku ma rĩera nĩ maratũma arĩmi aingĩ magethe irio ciao tene na citarĩ cirakinya cia gĩkĩro kĩa igũrũ, tondũ nĩ maretigĩra mogarũrũku maya nĩ makũmathũkĩria irio. Ta rĩua rĩngĩ nĩ rĩtũmaga irio cithũke mĩgũnda-inĩ, na arĩmi makagetha irio ici tene na citakinyĩte cia gĩkĩro. Na ningĩ rĩ, mogarũrũku maya nĩ maratũma irio iria ciramenyererwo cithũke narua tondũ mĩrimu nĩ ĩhotaga gũikara irio-inĩ kwagĩa ũrugarĩ mũingĩ. Ũgakora irio nyingĩ nĩ cirathũka ihenya tondũ wa rugarĩ rũrĩa rwĩkwo na mageria kũmenyerera irio ici makĩhũthĩra thitima, ũgakora thitima nĩ cirakĩrĩka mũno tondũ matingĩhota gũcimenyerera makĩhũthira njĩra cia tene tondũ rĩua nĩ rĩingĩ.

Maũndũ marĩa njĩkĩte kũmenyerera nyamu iria citũrigicĩirie: ũndũ wa mbere njĩkĩte nĩ kũhanda mĩtĩ nĩguo hote gũkorwo na mbau na ngũ ciakwa itagũthiĩ mũtitũ no itagũtinia mĩtĩ ya mĩtĩtu. Ndeka ũũ nĩ ndĩramenyerera nyamũ ici tondũ ndigũthiĩ kũhucia mĩciĩ yao kũrĩa cirutaga irio na kũrĩa cikaraga. Kogwo ngacimenyerera o wega, tondũ waga kũhutania na mĩciĩ ya nyamũ ici nĩ ũgũtuma cikare na thayu nawe ũikare na thayũ, tondũ ũngĩthiĩ ũtinie mĩtĩ ni cikwaga handũ cikũruta irio kana cigũikara cianjie gũka kũrĩa ũikaraga na nĩ ũgũkora no ũciũrage kana cikũrage. Ũndũ wa kerĩ nĩ ndihũthagĩra maratathi ma naironi. Maratathi ma naironi nĩ maronania nĩ moragaga nyamũ. Ta ng'ombe ĩngĩria karatathi ka naironi, ta njaũ no ĩkue. Rĩu wega nĩ kwaga kũhũthĩra maratathi maya o ta ũrĩa thirikari yaugĩre matikahũthĩrwo.

Ũndũ wa mbere njĩkĩte nĩ atĩ nĩ handĩte mĩtĩ mũgũnda-inĩ wakwa nĩguo ũhote kũnyitĩrĩra tĩĩri na ũhote gũtheria rĩera nĩguo mĩmera yakwa ĩkorwo na rĩera rĩtheru ĩrĩa ĩkũhũthĩra nĩguo ĩĩgĩre maciaro mega. Ũndũ ũngĩ njĩkĩte nĩ ũũ, nĩ njenjanagia ũrĩa handĩte irio. Ta mwaka ũyũ okorwo handĩte waru haha mwaka ũyũ ũngĩ ngũhanda mbembe nĩguo tĩĩri ũhote gũthondekwo. Tondũ wahanda kĩndũ kĩmwe handũ hamwe ihinda rĩraihu nĩ ũgũtũma tĩĩri ũcio wage hinya na nĩ ũgũkuo nĩ maĩ ihenya mũno. No maũndũ marĩa wagĩrĩirwo gwĩka mũno nĩ kũhanda mĩtĩ na gũcenjania kũrĩa ũrahanda irio, o ũrĩa ũngĩhota maita maingĩ, nĩguo rĩera rĩtherio na tĩĩri ũhote gũkorwo na hinya.